Gũkorwo wĩna kandi ĩno ya SHA nĩũndũ wa bata mũno tondũ nĩũkoraga kaingĩ kana rĩmwe na rĩmwe rĩrĩa wakorwo nĩũrarwara na ũgakorwo nĩũrathie thibitarĩ, hĩndĩ ĩrĩa wakorwo mbiru nĩyaneneha nĩũkoraga atĩ kandi ĩno ya SHA nĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũndũ kũriha mbiru ĩyo. Na nĩũthiyaga ũgakora atĩ andũ arĩa matakoretwo magatĩte kandi ĩno ya SHA nĩmakoragwo makĩgerera thĩna mũno tondũ nĩmakoragwo makĩremwo kũrĩha mbiru ĩo ya thibitarĩ.